ntiere kembe ariyo madongo e piny Kenya ma jii ong'eyo maber kabisa. Ka achiel kuomgi en Safaricom, kambi mar Safaricom. Ma otelo eyor tudruok kod mbui ma nyasani. Kaeto kambi mar ariyo e piny Kenya ma oganda duto ong'eyo en kambi mar Kenya Power. Kenya Power en e kambi motelo e nyimo e Kenya ka, mar supply ne jii teko mar sitima, kwonde duto e piny Kenya te

Taonde ma wantiere godo e piny Kenya gin kaka Nairobi, Kisumu, Mombasa, Machakos, Eldoret, Nakuru, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Migori, Homa Bay Eldoret, Kitale, Busia, kachiel kod mamoko bende

Kuonde moyiedhe ma oketie lee kata gik mamoko manyiso kitwa gi timbewa kaka jo Kenya gin kaka museum motingo lee mopogore opogore, kit kabinde moko kuom ranyisi kaka luo okan kanyo kanyiso historia mag Kenya. Wan tiere kendo kachiel kod national parks motingo lee mayudore e Kenya kae, lee mopogore mopogore kaka apuoyo, thuondi, nyang' kachiel kod mamoko

Udi mag fuambo, gi keyo weche mayudore e alwora mara gin kaka redio ramogi, redio nam lolwe, redio milele citizen tv, kata redio citizen bende, kachiel kod nam lolwe gimamoko

Kwonde ng'iepo madongo mayudore e taon ma Kisumu, gin kaka mokwongo wan gi United Mall, ma oting'o dukni mopogore opogore madongo kaka Carrefour, Hurley's collection, Sir Simeon. Ka kwond ma nyiepo machielo maduong' mayudore e boma ma Kisumu en kaka Naivas, Mega City. Ei Mega City kanyo nitiere gi China square ma inyalo yude gik moro duto midwaro mobedo imported kuwuok e piny China. Kamachielo bende minyalo yode kwonde nyiepo madongo e taon ma Kisumu en kaka, Mega Plaza. Mega Plaza yudore e Oginga odinga street Kisumu. Kama iyude gik mopogore opogore kaka baby shops, migepe mag bengi kachiel kod yore mamoko mag mag nyiepo kata mag businesses mopogre opogore

Mondo idonje chenro manyien mar SHA mar weche thieth en ni nyaka ikuong ibed gi kipande mare ma somo nyingi in iwuon kaito bang' mano idhi e mbui e portal mar jo SHA to indikori, iketo ID namba ni kanyo. Bang' ka isebedo ja kanyo mar SHA kuom ndikori kaka ng'at motel, ka in gi jok moko be ma nie buoyi ma in ema onego obed ni ichudo gi ichako ketogi achiel kachiel kaka dependants. Kagin nyithindo matindo to ibiro tiyo gi birth certificates mag gi ka i register gi to ka en ng'ama duong' kaka sopuse to ibo tiyo kod ID namba ne. Kaito SHA biro, portal biro oroni kiwango mar pesa ma onego obed ni ichulo kaito ichule e okang' mokuongo kaito SHA mari chako achaka tiyo e yoo makare kendo inyalo yude thieth sama idwaro e osiptal moro amora ei Kenya kae